Eng yutokyu komito piik pichuto kotononsot eng taban nebo moinget ab kumyat icheget ko kiilach ngoroik chetoreti yo iyote moinget simautin segik yo imache inet chito tukchekiotoi boishoni komakat kotindoi moingonik cheterter ako kora komakat koal ngoroik chu asikopit tun ndanam kumyat moingonotok kotindoi ngoroik chemuch kolach koyotei kumyat asikopit komaut segemik ichek.

Chang taonishek chekenyoru eng emet ab Kenya taonishe choto yoen chekinyoru eng emet ab Kenya ko cheu Mombasa Nairobi mito Nakuru Kisumu ak akot Eldoret taonishe chuto tugul koyoen eng emet ab Kenya ako taonit nakere ane ale kararan kemeny ko taonit nebo Eldoret amun taoninoto inyoru ile mamito chemarget ako taoninoto kotindoi kalyet mising ara akere ane kokararan kemeny taoninoto.

Chang korotwek changen chotok ko cheu diabetis, mito chebo sukaruk akomi akot nebo HIV and Aids akomi koroita nebo malaria. Ako nangen mising kokoroita nebo malaria inyoru ile koroyotok komuch kekirinda eng oratinwek cheterter. koroita notok bo malaria ngimachje igirinde ko makat korok icheru timto tugul nemi yelegite kot neimenye. Kora komamakat komito beek eng elelekite oleimenye. Kora ko ngimache ikirinde koroita nebo malaria komakatn irue netit orit asikobit komasusin kipichek.

Chang' korotwek changen ane. Korotwechotok ko cheu chebo malaria, mito HIV and AIDS, akoi akot koroito nebo sikaruk. Ako koroito akot nebo seriat komito kora. koroito. Koroita nongen mising nemuch kekirinda ko koroito nebo malaria, ako much ikirinde koroiyotok bo malaria eng oratinwek che terter. engtai komakat iru eng netit orit asikobit komasusin kipichat. Kora komakat itilil koong'ung' ole legite koong'ung' icheru timto. Akomende beek olelekite koong'ung, amun ng'oruiyo beek eng olelekite koong'ung kochang'ekitu kipichek kosusin, inyoru malaria.

Chang oinoshek chekenyoru eng emetab kenya. Oineshechotok ko cheu tana river, yala river ewaso nyiro ak alak cheterter. Oinet nekinyoru neo eng nyanza ko oinet nebo nzoia. Oinonotok kobendi beekchi lake victoria. ako oinonotok ko nayat mising eng emetabkenya kele makararan, Makararan mising koyo roponi komuch konyor piik nyasutik mising kopun oinonotak.

Koroito nebo kiagik nearuboni kokwenyo mising ko koroito nebo foot and mouth. Koroiyotok koaruboni kiagik chechang' mising ako ngonam kiagik koroyotok kokanyei kiagichotok konyor koimutik mising akot yo ageti anan koyo wendoti kocheng'oti amitwogik. Ako tukche much keyachi kiagikchotok sikobit kosopcho anan kekirinda koroyotok manam kiagik, kocham kegurei konyoindet nebo vertinary. Inendet konyokorutei kiagichotok asikobit kosopcho.

Kounetab tukuk eng kasarta negoi koibu kamung'et eng piik che terter. Amun iyoru ile yoimung'chinigei imuch iun tugukuk chekiamishe mutio. Kora piik chechang komatachamei boishonitok bo keun tukuk. Ako kito nemuch keyai asikoboibochi piik mising boishonikot bo keun tukuk. Ko korok ko kocham chito tililindo. Ngochamei chito tililindo inyoru inendet koboibochini akot koun tukuk amun ingen kole ngoun tukuchotok kotililitu konyi ako kararanit.

Chang kokwonik eng emetab kenya chetinyei tumwek chebo kwong'et. Kokwonichotok ko cheu chebo kaplem mising ko chebo waluiya. Kora komito kokwet neu akot nebo kolenjin inyoru ile tumwekwai kobo kwon'g mising. Tumwechotok ko terter, mi chebo koiwek, mi tumwek akot chebo arusi, anan akot kotumwek chebo keyatita werik anan keyatita biik eng kokwet. Akinyoru ile kokwet netinyei tumwekchotok bokokwong' cheu kaplem inyoru ile tumto notokng'wi kotiesot mising akopirei sukutit akosachi borwekwai.

een yuu komiten lagook oengu agoo lagok chuton ooeng iih kotogu kole icheeg et kolagook ab sugul omun iih ingoroik chegiloche kotogu kole ingoroiik ab sugul icheget kotindoo laptop, nimetoi kosomonen obwoti ole icheget keneti een yuu ngalek ab mosognotet iih asigobit konai koboisheen icheek ngaleek ab mosognotet, ago bo komonut misiing kineet lagook ngalek ab mosognotet iih asigobiit konai tuguuk cheterter chetesetai en emet omun emet negibendii inguni acheek iih ko emet netuguk chechang keyoee mosognotet.

En bichait niton Komi tuguk cheterter Milton olekikisir Kole Kenya red cross ako Barak Nebo gate kokikisis kele Lamu rehabilitation center naro Ane bichait niton kononwok bik chon kikoyeemaiyek mising akomache kemut komasta neuniton asikobit koistoengei ngalek ab maiywek bakamanut mising ngemut bik chi yen maiywek kosir komasta ab rehabilitation center asikobit koistaigei choton kiyen maiywek amun icheket koyee maiyek komami kinemuch koyai en oret Ara ba kamanut mising Kenya ichek

Eng yutokyu kotogu lolet nebo sugul nekikinde barak. lolonitok ko kakinde barak asikobit komachafuit. Tukche achame ane eng yutayu ko loloni , amun lolet kotoretech eng oratinwek , eng tai komuch kotoretech keibe tukuk che terter yo kibendi wui, indeni ngoroiguk loloni. Kora kobokomonut ochei lolet amun kora ko much koip lagok sugul. Much konde nda iolchi lakweng'ung' lolet asikobit konde kitabushekchi simaibe keut kitabushek.

Nabet ab lolonik AK Minet ab teronik komiten mising en kokwet Nebo kaplem amun inyoru Ile kokwani noton Kap kaplem koyae baishoni niton ba nabet ab lolonik mising ako koraakoyae baishet ab Minet ab teronik icheket konabe lolonik sikobit keib akonyokeibunen injirenik Yan kakinyo kenam injirenik koraa koicheket komiten terenik sikobit kotaret terenik choton en oratinywek cheterter amun terenikchoton kebaishen amitwokik cheterter ako koraa imuch kende bek kiye teronik choton

Eng yutokyu kotoku piik cheterter mito akot piik chebo red cross amu ngoroik chekiilach kotoku kole bo red cross kora komito piik chetebingwenysot akotoku kole icheket komi kocheru korotik bo komonut mising kecher korotik amun korotichoto kotoreti piik cheterter ngicheru korotik choto ko ketoret chito nemuch konyor nyasutyet ab oret anan itoret cheto no imyoni mising eng sipitali akomatindoi korotik Ara mito korotichoto komuch kekoch inendet

En bichait niton koniton eut ,eut niton kokinam mkebeshek chebo kerchek tako Kole mkebeishek Chito Na kerchek Koba kerchek ab HIV and AIDS Chichi komuch konyongoip kerchek Chu akobo kamanut mising keyam kerchenkn imnyani Chito ngitinye HIV and AIDS amun tareti Chito kemy en kasarta neoub akokoraa komarahisi imyan niyame kerchek chuton akichulchinigei